Ocheleni mit aduwa, magie e ochele moko ma kitedo to dum mamit, to gunde be koserumo ti ikawo ti iketo e olayo, ikete oganda inyalo keto gik mange'ny mange'ny, inyalo kata ketoe mogo inyalo ketoe bel, osuga modondi kata ka ithie puotho ti idondo osuga to iketo kanyo, ocheleni to mit ochele ma oket ga ginde gunde kamaeni to mit ga